Ji okelo dhok maggi eka oyud thieth kuom laktar makelo thieth kuom dhiang' te manigi tuwo moramora. Koro ji okelo dhokgi eka giyud thieth to gibed maber.

Jiko makende miluongo ni jiko koa matedo kuom yo mayot kendo timo chiemo chiek eyo mapiyo ema aneno. To kelo muya moro maler engima mar ji to ok keth muya mar ji matiyo gi jikoni. Otedo maler kendo en gimaber mokel. Jiko koa.

Mor ikelo ka waneno ka nyithindo ma ngimani nyalo timo tich kaluoko lewni kendgi kaonge ng'ama ng'iyogi kendo ka onge ng'ama chunogi. Koro nyithindogi kelo mor e familia gi to gikelo gik maber engima madhi sani be kawatiyo gi sabun maler makelo mor be gimaber engimani.

Mor biro ka waneno ka jatelo mar bank mar KCB miyo pesa e ka odhi ni skul mar University ma Nairobi e ka odhi e puonj nyithindo. Pesa ma odhi ma milion adek eka odhi okony nyithindo e kinde ma somo. Koro mano kelo mor kelo kata, kendo konyo nyithindo mang'eny e somb gi.

E picha ma aneno nitie ji mantie kanyakla ma giwinjo kaka ipuonjogi gikmoko. Ng'ama miyo puonjogi kendo leronigi ang'o ma onego gitim, to ng'ama dichuwo mandiko cha siemo nigi kaka onego gitime. Kagiluoro mesano, koro giwinjo kaka gima oseng'isgi, onego otime, kendo, kaka onego gibed, to onyalo bedo kata kopuonjogi kaka onego gibed kaka gindiko nikech e pichani be ineno ka joma nitie kanyo be gin jomadongo. Koro inyalo yudo ni kata gin joma ipuonjogi kata ndiko gi somo.

E pichani aneno kaka isiemonwa kaka watiyo gi lipa na m-pesa . Ma en yo mar chulo gikmoko kawasekawo kata e duka kata kuom ng'ato . Koro kaka itiyo kode, idhi iyawo gimiluongo ni sim toolkit asto idhi idiyo e paybill asto iketo ang'wen nono nono ariyo nono nono, asto idiyo enter asto iketo account number ma en aboro ariyo abiriyo aboro. Koro kiseketo biseketo pin mar simbi, nying brokelo ni Peter Mwangi. Koro kosetimre kamano, ing'eyo ni isechulo kmaber. Kamano e kaka itiyo gi lipa na mpesa. Mae en yo manyien mar chulo gik moko e duka mohingo tiyo gi pesa ma wantiego kata pesa miting'oni.

E picha ma anenoni siemonwa kaka ji tiyo gi teknoloji manyien eka gibwog jodwadgi e pinyni. Koro kaka inyalo neno e pichano, waneno ni e kind julai gi septemba ne rate mar bwogo ji ne en adek lakini kaka ne dhi mbele octoba madhi nyaka disemba ne omedre nyaka pradek. kodhi mbele ma ochopo epril madhi nyaka jun cha ,koro omedre ma odhi malo. Ma gini nyisowa kaka Kenyawa ni ji bwogoji mang'eny eyo mar teknolojia kata e yo mar sim.

Tich mar carrefour ni oselokore mang'eny kata kineno ni oseloko tich, ohalani mang'eny nikech e kinde mang'eny kata e kinde mano kalocha, nonego ng'ato odhi e duka eka onyiew gimoro. lakini sani kata wanyalo tiyo gi carrefourni, okelonwa gikmoko e ot kata kuma ibet. Iketo aketa gimidwaro e sim tidiyo order to gino ikelo kuma intie. Koro gini kata tich mar carrefourni oseloko ohalagi gima maduong' sana e sector mar ohala e pinyni mar Kenya.

E picha ma wanenoni, siemonwa kaka ne wakawo kitambulisho ma kenya. Koro mae en kuma ng'ato golo to keto lwetene eka ikaw gimiluongo ni finger prints. Koro gini, gimano timorena kama nochopo kuma aketo lwetena eka okaw gimiluongoni finger prints, ne atimo mang'eny to noyudre ni an gi finger prints moko mang'eny ma ok chalre kata naketoga marach emomiyo ne giwuok ga ma ok chalre. Lakini kaka nasetime bu gisiemona kaka onego aket lweta kata akete maber, koro nodonjo bu aketo lweta mar kora chjwich bodonjo baketo lweta ma kochiel koni bodonjo bu aloso lwetena te ma aketo finger prints te okaw, bu arito mna matin, bu noduogo gi kitambulisho ka finger prints go oseket e kitambulisho no.

Kembe kaka Zenka oloso yo mayot ma ji nyalo kawogo holo to kendo dwoko e yo mayot. Koro e kaonti ma antie ma Machakosni, jo ohand ji mang'eny kaka jomatiyo e dukni kata ng'ama uso ausa gikmoko e yo kae, ma waluongo ni malimalini, en ing'eyo okawo loan kata holo matin e Zenka kae aeto odwoko gi gimoro matin e wiye. koro kembegi ma miyo ji oholagi osekonyo ji mang'eny kendo gisekelo gik mang'eny ma ji ohero e kaonti ma antieni, ma Machakos. Koro an kaka anyalo wacho ni ohala mora mora minyalo timo, inyalo kawo hola kendo inyalo kwayo pesa e Zenka to omiyi, asto in idwoko to kendo koro inyalo miyi kendo.

E picha ma aneno ,anyalo neno ni joma miyo kendo gi nyathi matin, nitie ng'ama miyo manigi simu ma kabambe. Osiemoni miyo wetene kaka gitiyo gi gimoro ,kendo koro ineno ka gimor to gia puro kata gintie e puro e puothgi. Koro miyoni siemo nigi kaka simu osekelo gik mang'eny, kendo oseloso yo mayot ma inyalo wuoyo gi ng'ato ka ntie mabor. Koro jogi mor. Kata inyalo yudo ni ng'ato mantie loka ooro ni miyoni pesa. Koro osiemoni ni miyo wetene kaka simu oseloso yo mayot, kata ng'ato ni kanye, kata entie mabor, kata entie loka, onyalo oro ni ng'ato pesa kumora mora ma entie kotiyo gi simni, to odhi yudo, to pesano be, gimor nikech ging'eyo ni dhi konyo e puodho kata dhi loso ngimagi.

E picha ma nitie ,aneno ka ng'ato goyo nyawadgi picha kotiyo gi sim, koro aparo ni okawo picha mar ng'ani eka oket e data base mar census. Ing'eyo census timrega e kenya kae bang' higni apar. Koro odwaro ng'eyo ni ng'ani en ng'awa kendo be entie e system mar kenya ni. Koro ema ogoye picha eka odwaro ng'eyo ka entie e records mar pinyno. E mano e parona.

Geng'o kwo kuom ji ma goyo sim ne ji, en eyo mayot mondisore. Ing'iyo namba mogoyo ni simu no. Ing'iyo ka en mar Safaricom. Kendo ka ok en mar Safaricom, to inyalo ng'ado ang'ada kata kik imii ng'ano details magi ma onyalo tiyo go e ka okwal ni gima intie go e sim kata e Mpesa. Details ma onyalo tiyo go ma very mantie en ka namba ne mar sim, gi PIN mari. Koro kaintie gi gik moko ariyo go, inyalo weyo kata ok inyise. To kitimo kamano, inyalo geng'o kwo kuom jogo te. Kisetimo kamano, inyalo miyo safaricom namba mar ng'ama nogoyo ni simu no kawuondore ni en achiel kuom jo Safaricom to ginyalo ng'eyo kaka ginyalo, gidhi timo ne ng'ano. Koro in kik idhi kimiyo ji namba kata pin mari mar sim. To onge kaka ng'ato dhi kwalo ni gimoro.

Farmer's Choice en achiel kuom kembe ma tero ring'o e ji. Koro tichgi gin joma ting'o ring'o ka gia e kuma iyang'e dhiang' kata dhok, koro gin giting'o asto gikelo kata e butchery kata gikelo e otel mar ng'ato. Lakini gima ang'eyo gi Farme'rs Choice maduong' gin gi specialize kata gindisore e loso sausages maber kendo sausages moko mamit. Koro Farmer's Choice ni en achiel kuom kembe maber ahinya ka obiro e kelo kata loso gimiluongo ni kata ring'o miluongoni sausageni. Gin giber ahinya.

An kuoma anyalo wacho ni tich mar ,katiyo gi kambi mar John bow, nyalo bet gimaber nikech koro kagimiya tich, ginyalo miya yani gimiya kumanyalo yudo pesa ma atiyogo mara. Kendo gimiya kumoro manyalo bet ka atiyo to ma oloyo ka abet oko ma ok atim gimoro ma anyalo bet kata jakuwo. Kata kineno ni jo John bullgi kata kambi mar John Bow en kambi moro mondisore kendo onyalo miya kumaber ma awuotho awuotha ka adhi kata katero ji kumoro ma kata ineno ng'ama omini odhi ka omiye odiochienge adek, odhi mana holiday kendo mano gimaber ka inyalo miya kata an ka aja kambi ka gimiya tijno mar wuotho gi ji katero gi . Mano gimaber kuoma.

E picha ma aneno ni, siemo na kaka gima waluongo ni model mar curriculum mar skul kata mar somo oselokore kaka higni dhi. Koro ma aneno ni somo ni ariyo-auchiel-auchiel-adek. To manokalo cha ne en ga aboro- ang'wen-ang'wen. Lakini onge gimaduong' ma oselokore nikech nyithindo, nyithindo somasoma gik ma jok mane nitie e curriculum mane okalo cha somo. To be somo masani ni, mantie e new curriculum mar ariyo-auchiel-auchiel-adek gitiyo gi pesa mang'eny e nyiewo gik moko. Ma iyudo ni curriculum lokore higa ka higa ma ki, okinyal tiyo gi buk ma ng'ato ma ne osomo e higa ma itimo sanono notimo e higa mane okalo. Koro gini osebedo ka en gima timo jonyuol mang'eny kalo e shida mar pesa kar nyiewo buk.

E pichani, aneno jomamiyo matimo kata giuso e duka maduong' mong'e yore e Kenya kae. Koro duka ma Java House ni en duka maduong' mauso gik moko e pinyte. Koro jogi gitemo uso kendo gisiemo ne ji gik mantie e offer kata gik ma giuso kata gik ma gidwaro miyo ji e odiochieng'no nikech kata kineno pichano maber, gindiko maber ni gintie gi offers maber mar odiochieng'no. Koro jomamiyogi gisiemo neji kata gilero ji maber ni gik magintiego gi gin gik maber kendo gik mantie gi bei mayot kendo ginyalo yudogi e yo mayot e Java House. Ichopo achopa e Java House, to idhi yudogi kanyo. Kamano e kaka gitemo nyiso jopiny kata joma dwaro gigo. Koro Java House en ot maber kata duka maber mauso gik moko maber.

E picha ma aneno ni, anyalo neno ni nitie joma miyo e ot mar somo ohando manyien, kata weche manyien mawuok. Koro joma miyo gi, gisomo ne ji e piny, koa e redio kata e sim kata e TV. Gisomo negi weche manyien mawuok kata mochuok ma onego jopiny ong'e. Koro e picha no be aneno ni, gintie, gitiyo gi teknoloji ma girwako gima iluongo ni headphone ni, koro giwinjo awinja gima be jopiny wacho. To ginyalo wuoyo ka giwinjo gima timore e piny ni. Mae gima ber nikech joma miyo be osemii platform maber mar timo gima gihero kata bet e ot mar ng'iso ji weche manyien ma kokalo kata e redio kata e TV

E picha ma aneno ni, puonjo wa kaka onego watim ka ng'ama miyo oyudo ich, to kaka onyalo bedo gi ich no nyaka oyud nyathi. Koro ong'iso wa ni, kata onego, kata ka ing'eyo, kata ka ineno ni inyalo bet gi ich, e sama chon, onego igoni laktar sim, kata idhi kuma entie, eka ong'ii one kaka ich ma intie go no dhi. Koro ibed ga ka idhi kineno laktar e gik, idhi kineno laktar kuom sa ka sa kendo ing'e kaka nyathini mantie e ii no dhi. Nikech mano en achiel kuom gik maber kuom neno ni nyathino ikele e yo maber e ngimani. Nikech kiweyo ni ngima nyathi ma intie no okber, to nyathino be nyalo tho to onge kaka inyalo konye ka laktar ok ong'eyo.

Magi e picha ma anenoni anyalo neno otanda mantie ariyo ariyo e ot achiel. Koro magi ne konyo ma wanyalo paro kuom ma mana nantie e skul mar nindo, anyalo paro ni iketo otendnigi kumoro achiel, kendo nokonyo nikech ot achiel nyalo ting'o nyithindo mang'eny kendo en ranyisi maduong' mar skul ka nyalo ting'o nyithindo mang'eny. Koro kaka ginyalo nindo, iketo nigi otanda achiel e wi wadgi e ka nyithindogi, kaka ging'eny, ginyalo nindo to giyud kuma ber ma ginyalo nindo. Koro gimoro mar ariyo ni otiyo kata okawo nafas matin kuom ketogie. Loso otanda achiel achiel, ng'ato brotiyo gi nafas maduong' e keto otendnigo te to en gi nyithindo mang'eny, lakini kitiyo gi double decker kata otanda miluowo ewi wadgini, idhi tiyo gi nafas matin to inyalo kawo ji mang'eny kata ji mang'eny nyalo nindo.

E picha ma aneno ni, aneno ohala mar suko wi mon, kata ohand salon. Koro tijni dwaro ni onego ipuonjri kaka isuko wii mon. Suko sytles mopogore opogore, kata keto dreadlocks, kata wiro, pako wi mon mo matimo yie wich bed moro ma ber kata bet yie wich ma ndisore. Koro tijni dwaro ni idhi isomo kata ineno kaka ng'ato time e ka inyalo be time. Kata idhi e skul mar ma ipuonjo kaka iloso wi mar mon, kitiyo gi pis mopogore opogre, asto iyaw salon mari, kata idhi iti e salon mar miyo kata ng'at moro. Kidhi mbele gi puonjri. To kaka isuko ji mang'eny e kaka ipuonjri styles moko mang'eny mopogore opogore. Niekch mae okinyal loso gik moko te gi odiochieng' achiel.

Yudo oboke mar nyuol kata oboke mar tho e Kenya kae en gima osekelo yuak mang'eny nikech jok moko dhi ma kata ok oyudo. To kaka anyalo wacho yo maduong' ma aparo ni onego otim eka walok kaka inyalo yud gigi e yo mayot ni, ka en oboke mar nyuol, onego olose sama nyathi onyuol e osiptal monyuole cha. Ok onego ni ati ka nyathi osenyuol e ka koro janyuol chako rango kaka onyalo yudo oboke go. Koro gima na aneno e paro na ni osiptal onego obed ni oloso oboke go e sa ma nyathi osenyuol kata mar yudo oboke mar tho cha. Ka ng'ato otho, to osiptal ma ng'ato otho no e ma golo oboke no to koro idhi mana ka Chief to iyudo gima iluongo ni stamp to gino rumo kamano. E yo no, gino dhibet mayot to maber e ngima.

Mecho moramora mokalo kuom oledhi mar mbui mar tudruok en gima wanyalo, inyalo kony, kata gima wanyalo timo kuom gima chalo kamano, kata kwo machalo kamano en nyiso ng'ano ni owe miyo ji information mage kata nembni mag sim, kata okawo akaw, kata o click aklik link moramora ma oneno ma dhi mbele. Koro inyalo timo kamae e kony mar ng'ano. Koro i forward kata imiyo safaricom message ma nomiyo go pesa no e four-five-six, ang'wen-abich-auchiel. Asto kiseoro ne safaricom message no to inyiso gi nidwaro reversal. Kok otimore to ing'eyo ang'eya ni mano kwo, mano kwo maduong'. Lakini gima timre ga gi kwo mar tudruok ni, kik imii kata kik iwuo gi ng'ama ikya ka imiye kata ka uwacho gima important.

Kichopo e osiptal moro amora ka idwaro thieth mar nyaldiema to ichopo kuma idhi to ikawo jomatuo ma iluongo ni reception. Koro kono ema idhi to inyiso ng'ama nitie kanyo, gima ikale kata kaka iwinjo. To onyalo miyi kuma onego idhiye kendo kanyo be ema ichule pesa ma iyude kad ma itiyogono. Kasto ng'ama ang' niyud kanyo biro miyi kaka onego ichop ine laktar mathiedho nyaldiema. To koro mano eyo ma itiyogo. Koro ichako gi neno ng'ama miyi, ng'ama miyi kuma onego idhiye nikech kichopo e osiptal, ok ing'eyo ni laktar mane ma thiedho tuo mano koro onego ipenj. Koro ng'ama ipenjo en e reception be ichule kad, nikech e osiptal be ok nyal thiedhi maonge kad.

E kind buge ma oher ahinya e piny Kenya kae, aparo ni mokuongo en ma ondik gi jandiko Magret Ogola miluongo ni 'The River and the Source'. Mae bugni e ma aparo ni ji mang'eny osome kendo ohero gima jandiko Magret Ogola nondiko kendo gima kaka okalo pache kaka nyimine tiyo, kaka nyimine tiyo e piny kae. Koro mano e ma aparo ni ji mang'eny osomo. Nitie moro miluongo ni 'The girl was mine' ma ondik gi jandiko John Karanja. Mano be e buk ma be ji ohero sana ma be ji osomo kendo en owuoyo e weche mang'eny mag hera gi weche siasa gi weche, biashara, ohala mang'eny ang'eny. Koro aparo ni buge ariyo go ema oher sana. Kuoma, abe asesomo gi to anyalo wacho ni ondik gi maber, to gikonyo to be giler sana. Koro mago e buge ma an anyalo wacho ni giber.

An kaka chief e gweng' mara, anyalo loso wach ma, ka ng'ato okethre, kata ka ng'ato okwinjre gi ng'ato, gibiro abira kaka gintie ji ariyo no, asto waloso weche kaka wantie no. Ji ariyo, kata iyudo ng'at ma okiwinjri go, to ibiro, to uwacho weche u go kaka untie ji ariyo no, nyaka uwinjru. To kamano, unyalo, anyalo keto weche ma bedo maber e gweng'no. Mar ariyo, anyalo keto ni baraza. Koro mae amiyo ji biro kanyakla to giwacho weche ma gikale, to kaka gidwaro ni, kaka anyalo timo gi kaka jatend gi, e gweng'no kaka anyalo konyo gi. To ka atimo kamano be konyo nikech ayudo kaka anyalo bet kod jogweng' maber kendo awinjo pachgi, to mano be timo jogweng' be bedo, kendo gibet maber kind kodgi. To ang' ne gibet ni gionge weche.

E picha, e picha ma aneno kaendi ni, gik makelo mor e gweng' moramora to miyo ji dak e mor, en ka okel pii e kuom ji. Koro ka gweng' moramora kata jii oriwre kanyakla ti giwacho ni "ei we wakel pi, kendo wakel kaka pigni, wakele maler, eka wane kaka ji oknyal dhi kao pi mochido e aora. Lakini wakelo, nyaka waket ni pi e mfereji e dala ni, mano en mor manyalo bet e gweng'." Kendo ka waneno gi jo gweng' ema tiyo kanyakla e ka gikel pigni e gweng'no, be en wach makelo mor ma be jogweng' be bet ka mor. Koro pigni konyo ji nikech kata gik ma gipidho e puodho dwaro pi. To ka pigni nitie mang'eny, to jogweng' biro bet mang'eny nikech ka pi ning'eny be gin gi chiemo mang'enyo, to giler, to tuoche be onge. Pi kelo mor mang'eny, to mae e ma gitemo kelo.